Kũringana na mbica ĩrĩa ndĩrona haha, nĩ ngamĩra na rĩu kũringana na kũrĩa tũikaraga ithuĩ tuona ũũ, tuonaga aya nĩ andũ arĩa Turukana, nĩ kũndũ kũmũ, kũndũ kwaraga mũno rĩu nĩkĩo mahotaga gwĩka ũrĩmi ũyũ wa ngamĩra, na nĩ marĩ challenges tondũ gũtikoragwo maaĩ, gũtirĩ irio ciĩ njega kũringana na nĩ kũmũ biũ na nĩ kwa mũthanga, so, rĩu ndona mbica ĩno ndĩrona nĩ mwena wa Wajir, Turkana raini icio nĩ o makoragwo mekĩte atĩ, mena, makĩrĩithia ngamĩra. Na nokuo wonaga andũ arĩa marahinyĩrĩkĩra mũno mũtũrĩre-inĩ nĩ kũringana na weather condition iria ikoragwo kũu.

Kũringana na mbica ĩrĩa ndĩrona haha nĩ atĩ aya nĩ imwana cia kĩrĩkia gũkĩrĩkia class eight tondũ rũrĩrĩinĩ rũrũ ruitũ maruaga aingĩ makĩnyia class eight rĩu nĩ mathiaga kũrua, rĩu ũguo rĩrĩa ndĩrona rũrĩinĩ rũrũ ruitũ makinyia class eight nĩ maratwarwo kĩganda nĩ athuri a rũrĩrĩ nĩ o metagwo athuri a kĩama kĩama, magathiĩ makagimara me hamwe magabundithio kĩrĩra kĩa ũndũire na makaheo mataro ma kũmateithia, magacoka makaheo nginya certificate nĩgetha magakĩonania nĩ magĩthomire gĩthomo kĩu na magagĩthĩnjĩrwo mbũri othe me hamwe magagĩka atĩ magacoka magakĩ kiumĩra magagĩcoka kũrĩ aciari.